Odiechieng' ma kawuono jatelo ma ochung'ne mine ne otelo e chiwo puonj achiel kod achiel ne mine yorego duto ma ginyalo ritore e yo makare e thuolo maginpek kata bang' nyuol ni mondo omi nyithindo maginyuolo obed kod ngima makare kata yorego duto maginyalo puonjo nyithindgi e bedo kod kido makare. Kaachiel kod mano ne onyisgi chiemogo duto ma onegore bedni gichamo e thuolono magipek kendo e thuolo ma nyithindgi ochako dhoth.

Kar tiegruok ma idendo gi dho ngere ni Kenya medical training college Kombewa campus otelo e chiwo tiegruok mamalo ne nyithindo duto ma skulni ni mondo omi giyud somo manyasani kata lony manyasani mag tiyo kod masinde mag thieth kaka xray mamenyo chogo mag del ma otur kata mankod ng'ikruok mondo omi ofwenyni ere yorno ma inyal losgodo chogoni kata dusgi e yo makare mondo jatuo oyud kaka wuotho kata kaka onyalo tiyo kod lwete kendo.

Migao mar thieth e pinyno mar Kenya rwako ji duto e kaonti ma Homabay ka gichako pogo nede e higa mar gana ariyo kod prariyo kod adek kod gana ariyo kod prariyo kod ang'wen chakre tarik apar kod abich e dweno mar apar kod achiel higa mar gana ariyo kod prariyo kod adek. Chenroni brotimore e pap mar Nduru chakre sa adek mar okinyi. Ma ogik, kanyakla kod gavana mar kaonti ma Homabay waduto wariwre mondo omi wageng' yudo tuo mar maleria, wayud net kendo net mankod nengo mamalo.

Obila gi jo arita alwora kod polise odiechieng' makawuono ne okel e barabara mondo omi gikel kwe e jogo duto mane ochako ng'anyo kendo ne ochako ketho mwandu mag ji manie e tie barabara.

Jo ohala mauso ring'o mag lee kaka dhiang', diek, rombe kod anguro otelo e i chiwo chiemo makare ne jogo duto mabiro nyiepo e duknigi. Ma osenen kagin kod mor kendo gitwak kod mor seche duto ma ji nyiepo e duknigi. Kaachiel kod mano giketo ler kaachiel kuom ngima mar gigo duto magiuso obed makare.

Migao mar pur onego ni tieg jopur e yore go duto maginyalo geng'o cham magipuro e puodho kaka rabuon, ngwacho kod karot mondo omi kik gibed marach kata gichak tow manyalo hinyo ngima mar dhano kata lee kochamogi kata manyalo duoko nengo mag gigo magiuso e chirni.

Bengi en kama olos makare ma jogo duto madigomb mar kano pesagi kata mar yudo hola, dhi kendo gitimo ndikruok kachiel kachiel ne omuomno magigombo yudo kata magigombo holo kuom kinde maluwore kod magiholo. Kaachiel kod mano, jogo duto ma ondik kod sirikal kata jogo duto makod ohelnigi bende inyal yud kama kamae ka gidhiyudo chudogi.

Kuondego duto mag timo nonro mag science nikod mashinde manyasani ma olony kendo machiwo duoko mapiyopiyo kendo makare kaluwore kod nonro ma itimo. Kaachiel kod mano, nitie jolony mankod rang'iny mamalo kendo mago mosomo yorego duto ma inyatimgo nyanonro. Kaachiel kod mano, ler mar kuonde kabilagi orit kendo itime odiechieng' kodiechieng' ni mondo duoko duto ma iyudo obed makare maonge makosa moro amora.

Kambi makeyo teko mar stima e pinyno mar Kenya ma idendo gi dho ngere ni kenya power, ne ochiwo weche manyien kaluwore kod ng'ikruok mane obedo ka ichulo weche mag stima. Ma ne ochiw chieng'no mar tich ariyo tarik mar apar kod adek dweno mar ariyo e higa mar gana ariyo kod prariyo kod ang'wen. Ma en kaluwore koda ng'ikruok ma ne obedo e loso wechego duto maluwore kod chulo nengo mag stima. Kendo ne giwacho ni chakre nyoro wechego duto biro bedo makare.

Lakteche manikod lony e somo picha mag xray mar choke ma otur odiechieng' ma kawuono ne oteloe somo picha machal kod mago koa kuom jatuo mane oyudo ajali e barabara kane oriembo ndiga.

Pur mar pidho mchele itimo e gwenge duto ma opedhore kata ma pi nyalo gudore kuom kinde malach nikech mchele en cham madwaro pi kuom kinde mang'eny nikech ka ok mano to okginyal ti kata ginyalo golo cham makare.